Tang'araki kore naa sipitalini kuutiti nemeetii ninchee ldewai nkata pookin neloo sii nkai nkaata naa ketii ldewai kaki nimeetai naa lkitarii oloo naa ninye ashoo lolo ltung'ana lolo ldewai otii nia sipitali.

Kore naa neiko laing'eni le biotisho teneipim ltung'ani moyian e biitia to nkopang , naa koloo naa ltung'ani sipitali neeremi sitanoo nkaina e lkimojinoo netaini loodo nepikii nkitii mashiin sii napikekei neitokini apiik kulee ldewai. Baasi kore taa enia kaata teneosh lainini oware neeku naa keji keeta moyian. Kaki kore pee oosh laini oboo naaku naa mieta.

Eeh nodupoto nkiteng' tanaa emoyian e biitia tanaa ukimwi ewuen etupimi ltung'ani. Teng'araki ketii naa ltung'ana naaa kore poloo pee ipimi naa keeta lputukuny' tana kekureet meiyelo ajo eko tanaloo naa enyaa nkishon oeyaata omeata.

Kore nkotei sidaan napoo ltung'ana atum pootum pooki ng'ae enetii naaiboorie moyian natii ltikana, naa tonopoo naa ltung'ana meeteremi shaanjo nepoo sii duake nkaata naning'i ajo keibisong' meisho lkitarin ldewa te sipitali.

Kelelek piitum iltung'ani neet te nkopang amu loo naake taon naji maara tana sii kisima niloo naake nkajijik namiir neeti ninyang'u. Kore sii nkaai nkaata koo apake ntomonok sipitali neishori neeti e peshaau. Naa keyeua naa enia ntoki reteto tang'araki mekoree naa otum iltung'ana malerie tanaa sii nkirewua poo kataa.

Kore enkoitoi sidai tenkiteng'ena oltung'anak temurua tombaa naipirta biotisho, na teneriki na iltung'anak seminani, neyauni si ilang'eni le biotisho mooti na ninche aisom iltung'anak tomuruai enche, potum na iltung'anak ina ng'eno ebiotisho.

Kore ebae naishaa nijurru oleng' peponari biotisho temurua, naa intumoto eldawai, intumoto orkitarrini, tanaa si lolo ang'eni na lebiotisho, tenebo olakwani esipitalini tanaa entainai esipitalini.

Eeeh kanyorraa ajo ore kiteng'ena naipirrta emoyian esukari naa nodupoto, naa tang'araki taa dei natasapuka naa nia moyian nenua atoki nia moyian ataa keeta iltung'ana oleng abaki duake lemeeta abaki ninchee duake shaake historia taatua nia moyian te ng'anyitee enchee.

Kore pee megirai aabakie iltung'ana empalai e SHA, naa tang'araki keijotoo naa sipitalini tiniloo ltung'ani ayaa enia mpalai e SHA neekibaakie tang'araki kejoo metii SHA silingini naalakeki naa enia baare naa kejokini ltung'ani meitaini silingini te beene lenye poo otum atabaak.

Kore ninko tinitum mpalai e SHA, naa tinisabaki naa sipitali niloo na ajoki lolo ltung'ana le sipitali meikirejista teneboo sii o tunuloo sii naa mutandao le SHA adol naa vile neirejista ltung'ani niirejista koon.

Insurance e SHA aikashe nanu tenkaraki kore naa SHA naa ene sirkali. Naa ore sii SHAA ilo atum to sipitalini pookin e sirkali nikintibuni o tadua iata mpisai o miata.

Kore eninko tenitum ebaare emakeon tesipitali olopeny naijo duo Maddison, naa tanaaku na iyata mpisai nolo na alakie. Na tenimiata si mpisai, nilo naa ayiaya bima, tanaa na empalai e SHA, onkulukae siake oloopeny, potum naa ebaare.